Ore entoki nagira aasa teneweji, naa ekangas ninye najo kadolita iltasati okuni. Ore kulo tunganak naa kituak taadoi ,kajo tenemee le county government, naa le national government. Ore kulo tunganak naa aisidai oleng amu larikok lang, ore kulo tunganak naa kayiolo ajo larikok kulo tunganak .Ore kulo tunganak imaniki aa kulo tunganak ooji irminisitani kulo tunganak oojo irmaasai irminisitani. Ore kulo tunganak naa lorbaribara amu kadolita ajo kigero accident, naa ore tenakata accident, naa orbuket lorbaribara taata. Ore orbuket lorbaribara naa mee ltunganak oitasheki, kegelu orais iltunganak lenyenak oitasheki .ore teneweji ijo kitayu etii oltungani onoto ajali sapuk torbaribara, elelek etii eletungani otaasa taata neinyala engari enye, naa enatoki najo insurance. Neeku elelek aa kegira anyok ajo kishukoki ele tungani ashukoki ropiyiani apa naaba anaa nainyangunyie enari enye naa pee esidanu esiai.